Mokuongo' jiko okoa kipime kod jiko maa mokogi ithinwango' ni jiko okoa tiyo kod makaa matin, ochwe wiye kanyo mar keto makaa matin kata mar tingo' makaa matin, to ochweye gi lowo ma ka makaano osemako mach to onyalo chweko kuom seche mange'ny, koro ka nga'to dwa tiyo gi joko okoa to mokuongo omoke, mokuongo oketo maaka e wiye e jiko kanyo, koseketo maaka moromo to okawo kalatas to oketo e bwo jiko to otiayo kibri to kosetiayo kibrit tio okwathe, kosekwathe ma mach omako to oketo mabati maniga e bwoye kanyo ma sama maaka wang' to buru kata chilo mag maaka lware, kasto otedo kod jiko okoane, kosetedo ma maaka orumo to onyalo medo maaka, ka po nono ni otedo ma maaka odong' mange'ny to be onyalo golo maakaneno to oket piny kasto osimi mondo oti godo ka odwatedo kendo.

Mokuongo' agochone jo Safaricom kuom number gi ma thano nyalo gochonegiga godo, kasegochonegi to awuoyo kod jo tichgi tapenjogi gima omiyo nengo' mag wende simu ma skiza oitho e simba kagiselerona ka en alera maber athi yiego to kagi lerona to okayie godo to athi donje e mbui to aketo ywakna e mbui to athi rado gi thano to manigi ywak machal kod mara to wathi riwore kanyakla waduto wathitero ywakwa mbele to dwol thibedo achiel ni jo Safaricom onga'o nengo' mag wende mag Skiza, ka dhano oseriwore makoro en wach maduong' thichuno jotelo majo Safaricom mondo odonje wachni, ka gisedonje wachni ,to gi thi ngi'yo kaka gidwoko nengo'no piny ma thano kata jogo mabe yutogi ni piny nyalo tiyo kod Skiza gogo go.

Mokuongo' inyiewo simu kata simo, kisenyiewo simo to ithi gi kitambulisho mari ir jo Safaricom kata jo uslaine kisethi gi kitambulisho mari to itingo' pesa mari chulo kata mar nyiewo line ka gisendiki e line, kae isenyiewo line to isoye simbi kasto inyiewo bamba, kise nyiewo bamba to ikete simo, inyalo nyiewo godo inyalo gocho negodo jogi, simono bende inyalo donjo go e mbui, e mbui kono thano tinde yude tich, inyalo manyo tich oko mar pinywa mar Kenya e yor mbui kata mana e pinywa mar Kenya ni be inyalo manyo tich kalure kod mbui, tiere jogo be ma tiyo atita ei mbui kanyo kuma gin tiere, nga'to nie ot to timo tich kosetiyo to ichule, koro mondo mi indoje e mbui iluo alua okang' mawachono to ikonyori.

Mokuongo' athinyise ni mondo othie kambi mar ndege mano owuotho godo, kosethie kambino to ochiw report ni mwandune mane owuothogo olal kata ogwenyore, kosechiwo report to kambino ti thi to rango ni mwandu kuom jok mane owutho kodgi chieng mane owuothono mwandu mane mane odong' e hiye kanyo, kagiserango' mwandu mane odong', nikech nyalo bedo ni mwandune ne ogwenyore kata gi mar nga't moro, nyalo bedo ni gigegi ne chal , koro ka ne gigegi ne chal to ogwenyore koro ka giserango to giyudo ka nitiere to gi nyiso ja uthni ni mondo ohore mos, nikech nga'ma okawo mwandu ma ok mare be bogemo ywakne, koro kogemo ywakne to odwoko misigo odwoko mwandu mane otongo' kothi godo to imiye mare koro e yo makamano iyudo ni jauothni thiyudo mwandune to morocha be thiyudo mwandune.

Mokwongo adhi penje adhi gone mos kuom tim motimore mar oro minyonge e namba mok dwar re. Kasto mar ariyo, adhi penje mondo onyisa namba ma ore pesano. Kosenyisa namba moore minyonge no to an adhi gochone namba ma ore minyonge no to wawinjore kode apenje ka minyonge no o or ne kuom hawi marach kata ne en a ena minyonge monengo o or ne. To ka onyisowa ni ne o or ne kuom hawi marach to wanyise ni o or ne wegi pesane no kata odwok ne wegi pesane no. Po nono kok odwoko to waloro laindeno. To ng'ama no gocho cha wanyise ni omiwa seche kata mag ndalo achiel mondo walu wach ni. To bang' ndalo achiel no wadhi miye twak kaka weche odhi. Koro ka po nono ni onwango pesane to wanyalo oro ne kata twak to wanyise ni erokamano kuom kelonwa wach ni no. Ka po nono ni ok oyudo to wagocho to wanyise ni pod

Mokuongo' athi orone jo Kplc ywak mar jaduong'no, to akwayogi ni mondo gi range' kaka ginyalo konyo jadwong'no to ka ponononi giweyo ma ok gikonyo kata gikawo akawa wachno gi yot ma ok gi rango' e wachno, to athi kawo wachno to akete e migao mopogre opogre mag internet, akete Facebook, akete e twitter akete e Instagram gini kuonde mopogore opogore, kasto thano mange'ny thi neno wachno to koseneno wachno to thano kata oganda mangeny thiriwo duol to chako gore ne jaduong'no kanyiso jo KPLC ni girange' e wach jaduong'no nikech jaduongno kale matek nikech ohonge stima nikech kethruok mar meter ne mar stima, koro kae jogo osekelo duol ma duol owinjore to ithi nwango' ni jo KPLC thi wuok oko nikech gimbe ok gidwa ketho nying kambi to gi thi to gireso jaduong'no to kuom mano ithi yudo ni jaduong' okonyore kendo oyudo kony madwarore.

Mokuongo' athi nyise ni odonj e mbui, kosendoje e mbui to ogol app mar Carrefour e mbui, kosegolo app mar Carrefour mbui to ondikre, kosendikore to ondonje e app mar Carrefour no mano bang' ndikore, kosendoje e abbno to orang' mwandu magichiwo magi gin achiel kuomgi en ga chiemo to moko ma ok gin chiemo, koro kanyo othi yiero mwandu ma odwaro, koseyiero mwandu ma odwaro to Carrefour go thi neno to seche mondikre cha to ithiyudo ni noketo kuma odakie kata sama oseyiero mwandugi joka thi penje ni ondiknegi kuma dodware ni okele mwadunegi kosendiko kuma odwaro kata kuma odakie ma othikelne mwandunegi to jo Carrefour thikelone mwandunego nyaka kuma en tie, kose kelne mwandunegi to orango' moyie ni magi to emana yiero to magi e mwandu manadwaro to opimo chudo kasto jogie kawo pesa to en imiye mwandu to ka po nono ni okoyie ni mae e gima ne odwaro to gogo kata jogo dok gi mwandugigo to thi to omone mwandu moro manowachoni nodwaro.

Mokuongo' athigone janyuolno herokamano kuom yiero mondo nyathine tim tiegruok mar catering koni, kasegoyone herokamano to anyise ni tiegruokno ichiwoga chakre dwe mara kama nyaka dwe makama, kasenyise ni ichiwe ga kama dwe makama nyaka kama to anyise ni mondo idonj kae, dwarore ni mondo nga'to o apply koro kise apply e koka jogi rango' gigo ma chiwo sama i apply cha to ginyalo yieni koso ginyalo dagi, koro kuom gigo manyalo dwarore sama nga'to apply gin ID kata kitambulisho. Marariyo madwarore en barua manyiso ni nitimo klass apar gi ariyo kod manyiso ni nitimo klas aboro, kisegemo mago to koro giweyi iweyonegi to gine ma gibohoroni twak gaginyisi ni giyieri kata ok giyieri, to ka po nono ni giyieri to kibiro to ibiro kitingo' pesa mar chulo e sikul kata miluongo' ni school fees to idonjo to isomo.

Mokuongo' athi timone mos kuom koso yudore e list mar chamo muma kata bang' tieko sombe, kasetimone mos to athi ore e office mochung'ne jogo mochung'ne loso list mar joma thi chamo muma, kaseore e listno to jogo giwuon thi rangone ni ango' momiyi okochamo muma, kosenyise nikech duoko nyalo bedo ni jogo notimo gini kuom koso nge'yo kata nok gikete e list nikech rochni ne nyalo bedo kata nenyalo wuoke, koro rochni nyalo bedo ni noketho kata notimre ma okoyudre e list, kata marariyo nyalo bedo ni nolwar penj moro to penj ni nokotimo koro jogi nyalo nyise ni nitiere penj manilwar to dwodi timni ekawasoi e list mar chamo muma kata nyalo bedo ni nitiere pesa ma pokne ochulo sikul mane onego ochuli koro githinyise ni ochul pesa ma dwaroreno to kosechule to ithisoye e list to othi chamo muma gi jowetene.

Hallo Zuri, an achiel kuom jogo matiyo kod Safaricom, akwayo mondo ilerna seche mag tich e duka mag jo Safaricom, chien kae lainda na mar simi osebedo ka chendo ka ohoro pesa to ok thiyo, sechemoko okodonje e internet, to sechemoko ji ka gochona to be okyuda to line to ni oyawore, koro nadwarogo mondo inyisa seche ma uyepo kata seche ma dukni u oyawi mondo abi kuondego, nikech an jalno modich to yudo seche mag biro kuondego anyalo wuok nabiro to be ayudo ka ok uyepo samoro ne akwayo rusa e kor tich kocha, koro nakwayo ni mondo ulerna kata ukonya ange' ndalo ma utiyo, mondo kabiro tayudu mondo akonyra kendo ayud kony.

Ka nga'to ok mor gi kaka atiyone mokuongo' athi kwaye ngu'one kuom tich ma oko wuok maber, kasekwaye ngu'ono kuom tich ma okowuok maber to athi kwaye ka be onyalo yiena mondo anwo tijno duto komiya nafas mar nwo tijno to athi timo tijno moloyo kaka natime mokuongo', to katime maber ahinya kaka ne onego atime to aneno ka atiyo tich maber to athi luonge to anyise ni asetime mondo obi orangi' koneno ni pod okowuok maber to athikwaye ngu'ono to anyise ni mano e kuma nyalona ne chope konyalo manyo nga't machielo to be ber godo. Ka ponono ni atiyone to oneno ni tijno ok ber be anyalo penje ni ere kuma ok ber kuom tijno mondo ane kaka anyalo loso, kosiemona achiel kuom kwondego ma ok ber kuom tich makakamano to arango' kaka anyalo timo kuondego kata anyalo loso kuondego mondo omor kod tijno ,to kase loso kuonde ma osiemonagono mouok maber momore to watiekore omiya chudo to waweyore kod mor.

Mokuongo ki idwaro yawo akaunt mar itax mar jo kra dhi chuni ni itime e yor mbui kata idhi e kambi gi achiel kuom achile, ki idhi e kambi gi to dhi chuni ni mondo iting' kitambulisho sa ma idhi. To ka po ni ondiki to dhi chuni ni mondo iting' barua ma ng'iso ni ondiki tich to ichuli ma chalo nade. Ka iseting'o gigo ma idhi kono to gi dhi ndiki kata gi dhi konyi e ndikori kendo gimiyi akaunt ma r itax to ka po ni itime gi yor mbui to idhi jaso gigo ma gi dwaro kata idhi dhi jaso gigo duto ma gi kwayi kise jaso gigo ma gi kwayi ichiwo duto ma gi dwaro seche go to gi dhi yawo ni akaunt no. Kuom gigo mi ichiwo, idhi ng'isi ni onego bed ni ichulo gi pesa ma ka ma osuru ma chalo ka ma kama kuom ndalo ma ka ma ka . Osuru no ibiro bedo ki ichule to ka be ok ichulo to be nitiere pesa ma igoyi kaka fain ka po ni ideko ma ok ichudo.

Mokuongo' bedo maonge tije kuomrowere osemiyo rowere obedo jakuoye, iyudo ni rowere bende nigi dwaro, onego gichiem onedo girwakre moko kumogi ninyaka gi nyithindo manyaka girangi' iyudo ni rowere gi osesomo motieko koro kibarua madegitim kata tich madegitim ohongo, koro ka tich hongo' to roweregi nyaka dagi ithiyudo ni koro gidonje e yore mag kuo mondo eka ginwang' ekagi nyalo chiemo, ginyalo rwakre kata ginyalo dak. Marariyo iyudo ni rowere odonje e chode iyudo ni joma dongo' dongo' manigi tije manigi pesa ma mbese jo nyuolgi terore kod nyithindo matindo tindo, mondo eka eka gimigi pesa maginyalo timogo gikgi, koro e yore makamago iyudo ni rowere yudo tuoche mopogore opogore tuoche mag ayaki, tuoche mag nyach, tinwango' ni twochegie negogi kata tiekogi. Koro iyudo ni nge'ny nyithindo kata nge'ny rowere muonyo yethe mag okimi to nigi two mag okimi e gwenge'wa masani.

Kuonde milendoe e mbui gin kuonde kaka Facebook, twitter, TikTok kod Instagram, kuondegi gin kuonde ma ogeni nikech kuonde go sama gimoro otimre atima to nitiere joma goyo picha, kosegoyo picha, kosegoyo picha to oro kuondego koseorone jotelo mag kuondego kata jogo ma ochung'ne facebook go to jogo kau to keto kuondego, kasto imiyo jo piny nafas mar wacho gimoro kuomgigo motimore. koro nge'nyne gin ga kuonde mogeni nikech sama gino otimore nitiere picha migoyo koro iyudo ni pichani nyiso ratiro ni gini adiera otimore nikech okyot mondo nga'to oriemb ni gino ok otimore to en nyaka gi ranyisi ma nyiso ni gino otimore.

Ne en wuok mar nyaldiema. Nyithindo ne chandore e aluorawa kod gwengewa. Kani dhi e osuptande, osuptande nopong' gi nyithindo. Nyithindo tuo kendo ok ginyalre. Nyithindo ng'ok kendo moko dendgi tekre ma dendgi rumo. Koro naketo wach ni embui kaka WhatsApp gi Twitter mondo jomodak aluora wa ong'e ni wach ni en adiera to kendo tuo ma nyaldiema ni nego ji. Nyithindo manotho ne ng'eny. Koro nomiya atimo kamano mondo jogweng' ong'e ni en adiera mondo gi lu yore gi chike manaketo mondo gitim nyaldiema ni kik mak gi.

Mae en pinth mar mamba, tijni nigi ohala kod nengo' e aluorawa nikech mokuongo' kembe biro kuom japur kata ja pith ti nyiewo pambano kuom japur kasto githi gilosogodo lewnini mopogore opogore, mokuongo' en sueta ma thano rwako, sede kachel kod longe' ma thano ruako. Funde mag bepe be nyiewe kagitwango' lewni kagitwango' godo kombe magiloso, kembe moko be maloso kasonde miketo e kom be tiyo kod pambani e yore mag loso godo kasonde mag kom. Mogik pinje maoko ma ok pith mar pamba ok nyalre kuom kaluore gi low ma gin godo korgi kochacha, bende biro e pinywa mar Kenya koni to nyiewo pambano kuom jo pithwa mondo gin be githi godo mondo go ti godo e pithnygi kocha e loso gigo madwarore.

Mae en tich mar olone cham pi epuotho, tijni oselokore e aluorawa e kinde mange'ny e yore mopogore, mokuongo' tinde ji tiyo kode e gino ma iluongo ni generator, gisoe pi oyawe pi koro okochuno ni japur thie e aora mondo otwom pi kasto othi obi oloholi kod lwete. Marariyo jopur tinde tiyo gi pipe ma otuj otuch korgi inwango' ni paibegi samapi ma ogo gi generator kalo to iyudoni pigni olore kuom cham, to ka giseolore kuom cham to inwango' ni cham thi maber koro kuom tuch mar paibe kod generator osekelo lokruok maduong' yo moro mopogore inwango' ni pigni kalo akalo pipe paibni inwango' ni okotuch to gikone kuchocho owuok awuoka to oho dichiel matek to sama oho dichiel matekno to oholorene cham duto manie puotho dichiel

Sama japith kata japur oseloso puothe koro kodwa pitho to otiyo kod manyiwa sama opitho no. Ka cham osenyak mowuok e low to sama odoyo cham kosetieko doyo cham to oketo manyiwa. Manyiwa ni ikete mondo omi cham obed mang'eny sama koro ikeyo kigolo cham e puodho. Okonyo cham bedo mang'eny kane japur yudo ogunde apar to onyalo yudo ogunde apar kod wiye.

Mor man kae en niya jopur mar kahawa kagise pidho kahawa bokadhe echenro duto bodongo ba gipone gitere e kambi machiegni kodgi. Kagisetere e kambi kono kuma gidhi yudo pesa makonyogi kuom tich moko mamoko to jokambi go e kosekaw kahawa go to gimiyo kahawa kadho e chenro moko mondo e ko chi e duka kuminya nyiewe.

Mae en tij pidho maua. Kuom chakre tin ne mobed maduong' ibipone. Kosepone tikawe titere kumoro kumi goye yath. Nitiere jotije mondiki makawe to kete e jwandni mopogore opogore. Asto ikawe tikete ematoka to tere epaw ndege kuma ndege gi kawe totere e pinje ma oko. To modon e piny kumopidhe no iuso ne jo piny mondo be oti go. Kosetere e piny ma oko kono bo use jopur gi yudo ohala maduong' to kendo sirkal be yudo manyonge kuom gi.

Ma en tij pidho dhiang'. Nitie dhiang' mopogore opogore nitie mamiyowa chak to nitie mamiyowa ring'o. Koro japith mopidho mamiyoji chak nyalo yudo chak kuom dhogegi to ouso to yudo manyonge mokonyorego. Jalno mopidho be mag ring'o nyalo uso gi. Kouso gi to yudo manyonge. To bende jalno mopidho dhok kamasira omake onyalo uso dhogi mondo okonye masira no kaka oriemb nyathi ni idwaro pesa e sikul. Kata masira moro amora mopore ne onyalo timo piyo kuom uso dhiang' mondo konyrego. Dhiang' ni bende itiyogo gidhi nyuom nyako korgi.

Mae en chiemo. To nikech beche yot, emomiyo ong'eny e aluorawa. To kendo tede ok kaw seche mang'eny. Ka jalno monyiewe o ol kata nigi wendo ma mok nyal rito seche mang'eny to jalno nyalo tedo ne chiemo ni makaw seche matin to nyalo rese. Kendo nyithindo be ohero chiemo ni gichame newach en gi dhadho kuome to kendo omit. To beche be yot. Inyalo yude e dukni manie aluorawa kuom bei no nogo no mayot. Tobende kidhi tede to ok okaw seche mang'eny. Itede seche matin to ochiek. Ma miyo iresori ka kech ne nyalo hinyi.

Mokwongo ikaw chuny to ing'ade e opande mopogore opogore matindo. Kiseng'ade to ichwake. Kisechwake kasto iwang'e kod mo. Kisewange kod mo to ing'ado otungu e wiye kasto ing'ado nyanya titoyo nyanya. Kasto itono sup matin itono pi matin maloso sup. Kiseloso chuny to idok e chips. Chips koni ing'ado waru kata ngwache , ing'ado rabuond ngwache matindo tindo kaso iwang'e kod mo. Kisewang'e kod mo, mo otuo to igole. Kisegole kasto iriwe kod chuny maniseloso konchiel kocha. Kiseriwo to koro inyalo chamo chiembi.

Ma en chiemo mar kek. Mokuongo kek ing'ado e opande matindo tindo. Koseng'ade opande matindo tindo to ikaw ojiko man kod lake to ichuoe godo kast ichame. Jomoko bende nyalo kawe kod lwetgi kagole koro ka kwanye e san to chame. En chiemo minyalo kow kod soda kata jus mopogore opogore. Jomoko nyalo yiero chame kaka entiere no. To ng'eny ji ohero madhe kod gimoro.

Ma en pith mar anguro. Anguro nitiere madhako gi madichwo kod matindo. Koro ng'ato nyalo amua ni koro ento madhako ni okano mondo onyuol ne matindo tindo. Kose nyuole ne to matindo tindo gi onyalo uso kapod tindo nikech anguro nyuolo nyithindo mang'eny. Bech nyathi anguro achiel en bei maber. Jomoko be nyalo weyo kata nyalo kano nyithindo gi mag anguro gi mondo odongre. Kosedongo bang' dweche auchiel to ginyalo uso gi kakoro gidongo e bei maber kata e nengo maber ahinya. To anguro ma dichuo en anguro ma yarore pile ka pile sama odongo. Koro anguro ni koseyarore bang' ndalo kata dweche auchiel mar pith ni to inyalo use e nengo maber to japith yudo ohala.

Ma en ring'o. Kise kaw ring'o ingade opande matiso tiso. Kasto ichwake matin. Kasto ikete sufria tiwang'e kod mo bo tuo. Kosetuo tingado kitungu viungu mopogore kaka dania. Kiseng'ado kuome gi sahumu. Kiseng'ado kuomo kasto ing'ado nyanya kasto i odo. Kasto idhi kor chapat. Ikaw ngano. Idwalo ngano. Kisedwalo ngano no bi ineno ni mo orome be idwale maber. Ikawe asto imine. Asto ikaw rarundi to iwuotho go kuomo. Kiseloso chapat ikawe to iwang'e gi mo to ochiek. Ksto ikawe ichame gi ringI miloso cha.

Mae en chiemo mar chapat kod kachumbari. Mokwongo chapat idwalo mogo kisedwalo mogo ma mogo otegno kasto ing'wenyo mogo to imine. Kisemine kasto ikaw rarundi ti wuotho kuom mogo mise mino cha. Kise wuothe kuome kod rarundi to ikaw pan to iwang'e chapad no. Kose wang' mochiek maber to idhiye iloso kachumbari. Kiloso kachumbari to ikaw kabich ting'ole madongo dongo kasto ing'ole kendi nyanya kabij no. Kise ng'olo nyanya to gi otungu kasto iriwo gi kata ikiko gi. Kiseriwo gi to ikaw Blue Band to inywando e iye kasto chiembi ose ikore.

Gigo madwarore e tijni gin gigo kaka ot ma osoye gwen go. Ute mosoye gwen go dwarore. Mar ariyo kasuku mar miyogi chiemo be dwarore. Mara dek, kasuku mar miyogi pi mar modho be dwarore. Kasto chiemo ma be imiyo gwen gi sama gidongo be dwarore. Gwen gi sama dongo dwarore no mondo ochwo gi yath kata ochwo gi sindan. Mokwongo en sindan mar geng'o ne gi twoche. To be sama gitwo be inya chwo gi sindan mondo gichangi. Sindan moro be en mar konyo gi mondo ginyuoli pile ka pile. E od gwen kanyo be ok dwar re ni ng'ato ka ng'ato odonji. Jogo moyieri kata jogo molony e yor pith emoyienegi donjo kanyo. To be ka idonjo e yie kanyo to be ilosori kendo iluoko lweti kiluoko tiendi mondo kik iting' twoche kidonjo godo e yie kanyo manyalo nego gwen to nyalo kelo masira.

Gigo maneno kae kuom gi gin michele. Michele isoyo e jwala gi jogo mondiki gi kambi mar soyo michele e jwala. Jogo mondik go bang' gik dwe kata giko dwe koromo to kambi chulo gi. Koro giyudo osach gi ma ginyalo timogodo gongruok e ute gi kata e ngima gi. Michele ma iuso ni ka kambi ose use to kambi be yudo ohala maduong' ma gitiyogodo e chulo jotijgi ka gitiyo godo e tayo twak mang'eny kata weche mang'eny madhi mbele e kambi ma kanyo. Kae aneno masinde. Masinde ni konyo e weche mag loso michele kata mag keto michele e jwala. Inuang'o ni masinde gi konyo jotije matiyo e kambi ni e tije matek ma ok ginyal kata madwaro tekre mang'eny. Koro masinde gi dwoko ne gi tich piny. Aneno ka jotich orwako ogudu matek. Ogudu gi konyo gi ma ka ponono no gimoro marach di lawar e wi gi to geng'o ne gi masira ma kamago.

Mae en tich mar uso michele. Inwang'o ni ja uso ni owero e kambi. Owaro mang'eny kowuok e kambi. Kose waro mang'eny to okelo e yi chiro kuma ouso ne ji mopogore opogore. Kaen jok monyiew kuome kata jok mawero kuome gin jogo ma pod dok uso. Ginyiew mang'eny kagise nyiew mang'eny kuome kasto gidok gi use ne kastembe gi mondo giyude ohala. Iyudo ni ja uso ma use michele mawero ogunde mang'eny e kambi ni, iyudo ni kowaro e kambi to kotieko uso to onuang'o ohala. Jo uso moko ka be kosetioeko uso tobe ginuang'o ohala. To ohala ni gitimo go e dongruok gi mag ngima.

Nitiere pek e yore mag ng'eyo kaka inyalo go ombulu kata ndikruok e yor digitol. Iyudo ni jotelo kata ji mamoko ok nyal goyo ombulu kata ndikre nikech gionge kod kompyuta kata yore digitol maginyalo tiyo godo mondo eka gindikre. Iyudo ni gikia kata kaka ginyalo ndikore kapo nono ni gin gi kompyuta weg gogo. Koro iyudo ni kony en ni inyalo kony ji kod kompyuta ma ginyalo tiyogodo e yore mag ndikruok. Kasto be inyalo puonjgi kaka ginyalo ndikore ka gitiyo kod yore mag digitol gi. Jopuonje, osiepe, kod jok ma nikod gi machiegni be nyalo konyogi e yore mag ndikruok.

Wende machon mag jo Kikuyo kaka Ndumo kod Mwomboko osekelo dongruok e timbe okuche nikech wende gi paro negi kata puonjo gi chikegi machon. Inuang'o ni chikek ge gi nechisogi kaka onego gidagi kata kaka onego gitim gikegi. Iyudo ni chike gi kane iwero wende gi go to ne ginyalo luwo gi. Wende ma nya sani to inuang'o ni onge chikegi. Gina agina wende mag miyo dhano mor ka dhano miele amiela. Koro inuang'o ni onge puonj ma gichiwo ne rowere mar piny. Koro inuang'o ni nikech rowere onge puonj mayudo, chikegi ruchore mos ka mos. To nikech be jodongo monego puonj gi chike gi go tin kata ng'eny gi osenindo. Iyudo ni chikeki rucho te to dhi ka rumo pile ka pile.

Jotend dini osebet motegno e riwo oganda. Mokwongo, gipuonjo dhano kuom hera e kanisni mopogore opogore. Giyalo hera e kanisni mopogore opogore e pinywa mar Kenya. Kasto gipuonjo dhano kaka odak gi hera. Kasto be ginyiso dhano yo mar hera. Ka ponono ni ng'ato nyathine okoso pesa michulo e sikul to jokanisa riwore solo ne pesano manyaka pesano romi kasto nyathi dok e sikul. Ka po nono ni ng'ato oyudo tuo kata masira mar tuo to jo kanisa riwore to chulo bill mar osiptand no. Ka ng'ato onindo kata watne onindo to jo kanisa riwore, solo, to giduto gidhi e liel ka gidhi kow achiel kuom gi kata ng'ato man en ngato ma gilemo godo. Koro kuom mae, iyudo ni jokanisa nigi kanyakla kata gin gi achiel e nyim e kindgi. Kar pogo gi be ok yot nikech ipuonjo gi ka gimoro rach kaka ginyalo